Elak sukuul iltung'anak loopuo ailiki aajo ore enkisuma naa dupoto tolosho lemaa eisulaki engaji entito amu eitishilaitie enkisuma enaa toki nemeetae neaku keyauni iltung'anak looliki aajoki ore enkisuma naa dupoto.